An gima angeyo kuom kothe gi en ni ber mondo mi omien gi gi yedhe man gi kwiri mondo mi gik machalo kaka thuth kik chamgi nikech iyudo ni ka thuth ochamogi, ochamo kothe machalo kaka oganda, kata kaka bando, inyalo yudo ni koro ketho nyak margi kendo ok ginyal twi maber ka okomgi e loo. Erouru kamano joka nyanam

ee an kaka asebedo ka anene e alurowa kata mana e gweng'wa ka wachako gi gimoro miluongo ni beto bang' beto wawango yugi kawasewango yugi wanyalo puro ,bang' puro wanyalo gik mawaluongo ni odumbi mag jamni kata mbolea wanyalo kawo to waketo ka achiel kod obok obok mabende osener wanyalo kuoro e puodho kawasekuoro e puodho duto tee, watimo mano mondo mi puodho obed mamiyo koro kosebedo mamiyo koro kosebedo to wanyalo komo, koro wayudo ni kawatimo kamano kata kawa komo cham mawan godo mawakomo e puodhe wanyalo yudo yuto kokalo kuom puodhe wa mawakomo e yoo manyangafu ero uru kamano jodalawa.

Mondo mi wang'eni lowo miyo kata ng'at majapur ong'eni lowo ma odwa kome cham en lowo maber kata ma miyo one ka puothono en gi odumbi mag jamni kata mbolea, onenoka be puothono, seche ma odumbi nitie e puothe ibiro neno ka lowo en lowo marateng',obiro rateng' rateng',kendo pi pi moko be inyalo yudo ka nitie kanyo, en gi ng'ich moro be en go e iye. Koro oketo, omiyo japur ng'eyo ni to be lopani kata ka akome cham to en lowo mamiyo, kendo pilepile kaka wang'eyo wan onagi ni japur ka japur onego obedni ong'eyo ni lowo mokome cham en lowo mamiyo maber. Koro kamano e kaka onego obed ni watimo pile pile kapok wakomo cham . Ero uru kamano.

An kaka ang'eye, kodhi onego obedni ikunyo matut ka en ndalo mag chieng' nikech iyudo ni chieng', chieng' kanitie kikomo alewa to liet ya malo to go cham to koro cham ok nyal twi e yo maber. To ka en ndalo mag ng'ich, mag koth to ber mondo omi ikuny akunya bur moromo alewa gimalo nikech piny ng'ich koro cham nyalo yudo ng'ich e yo mapiyo piyo mamiyo odongo, maloyo ka ikunye matut nikech kikunye matut to piny be ng'ich inya yudo ka koro cham ok ti, onyalo dhi mo sikre asika kuro koro ok oti. Koro onego bed ni wabedo mariek wan kaka jopur. Ero uru kamano jodalawa.

An kaka ang'eye kata kaka anene e alworawa ka endi en ni jopur mang'eny ma gweng'wa ka ohero pur mar opara mar rabuon maloyo pur mar buche nikech iyudo ni, e kind opara kanyo ero kakoth ochwe tinya yudo ka pi gudore e tie,e kind opara go eko. Koro tiend rabuon yudo ng'ich maber maloyo ka. Koro rabuon mopidh e opara ,oyudo ng'ich maber kendo ogolo nyak bende maber ma nyangaf mamiyo jopur yudo ohala mang'eny maloyo ka ipidho e buche. Koro kata mana an awuon an gi puotha moro dala ka endi asebedo ga kapuro kaluore gi opara kendo aseyudo nyak mang'eny ahinya. Koro omiyo an awuon kata mana an ahero pur mar opara jokanyanam. Ero uru kamano.

Joma nie bombe, gin jokma odich. Kendo iyudo ni ngáto chiwore ni koyero ni purno mano e ohala modwa timo e town kama en tiere, tiyudo ni purno e gima koro okete pache, be ema nwengóne tee yudore. Moloyo jokma ni dala iyudo ka ka en japur, to opuro mana ndalo ma koth chwe, ma kakoth onge to odich gi yorene mamoko. Koro miyo jok mane bombe, nyaka tii mana gi pii miolo ni, nikech pii mioloni be miyo puothe ma gipidho nyak piyopiyo, kendo giyudo kaka gikonyore, nikech mago e ema giyudo kaka e kama konyruokgi ae. Koro onego bedni gitiyo mana gi pii mioloni. Koro pii miolono ober jothurwa, omiyo wahere uru. Kata mana jodala anyahero mondo omi ajiu mondo omi gin bende gichak mana tiyo gi pii miolo. Giwe rito ni nyaka koth chwe ni koka gikomo. Erouru kamano.

Oduma ka ikayo e puothe madongo titiyo kod teko oganda. Onego bed ni ng'at majapur, ber mar kodhi ni kwan mar oganda nyaka bed malo nikech iyudo ni mondo omi wakony sa, iboyudo ni jomoko biro chako gi piny to jomoko bende chako gi malo mar puotho. Korekwa yudo ni laini ka laini kata oparu kata opara kopara mar bando wayudo ka bedo ji ariyo, manyiso ni ng'ato achiel chako gi piny ng'amachielo chako gi malo. Koro mano kawatimo biro konyowa eyor sa mondo omi jomamoko bende oyud sa ,thuolo mar dhi timo tije mamoko. Koro ng'at majapur nyakabed ng'at mariek e kuom keto namba mar oganda bedo mamalo. Ero uru kamano.

chwe mar lowo onego riti kabisa kaluwore nikech iyudo ni ka irito chwe mar lowo to ibo yudo ka isiko kar tiendi kokalo kuom kothe ma ipidho e puodho bro bedo gi nyak mapilepile cha ok bi lal, koro ibosiko mana ka iyudo nyak kokalo kuom kothe mipidho ma bende miyowa wanwengo kendo wayudo yuto e yo mowinjore, koro mano ber kabisa omiyo daher kono jopur ni gisik mana ka girito chwe mar lowo pile ka pile ma ok gidok chien, ero uru kamano joka nyanam

Pi iyudo ni kool e puothe, eh puothe motuo kuonde mag ongoro. Inyalo yudo ni eh kuonde motuo go bro bedo gi ng'ich, kendo bro miyo lobno bedo mamiyo koro. Koro onego bedni jopur, kata man kuonde ma otimo ongoro, onego bed ni gisiko ka giolo pi mondo omi lopegigo obed mamiyo kendo girit chwe mar lowo, manyalo konyogi e pidho kothegi madegier mondo gipidhi manyalo konyogi e ngimagi mabiro. Koro wasik uru ka waolo pi e puothewa waduto ma wapuroe. Ero uru kamano jokanyanam.

Geng'o kute mag cham en go yath motimo kwiri kuom cham ma, kuom cham seche madongo kendo iyudo ni kokalo kuom go yath motimo kwiri ne cham e seche ma odongocha, iyudo ka ogeng'o kute nikech inya yudo ni seche moko ipidho cham iyudo ka kudni, kute moko odonjo e puothi ochako chamo cham. Koro inyalo yudo ka kethe, to kokalo kuom goyo yath, inyalo miyo cham ,cham dhi nyime gi dongo maber kendo niyalo miyo iyudo yuto mowinjore kaka nonego iyudi ka kudni ok ochame. Koro daher mar kono jopur ni wasik uru ka wagoyo yedhe motimo kwiri kuom chambwa duto ma wapidho mondo omi wan wang' yuto maber. Ero uru kamano.

An kaka an kadwa pidho cham mahero nyiso ni nyaka abet puodho maler machok yugi mawang'. Kasewang'o abiro puro. Bang' puro abiro chako apuro kendo mondo lowo oriwre maber. Bang' mano abiro kawo odumbi mag jamni kata gobok obok bende anyalo kawo aole puodho mondo get puodho obed puodho mamiyo. Bang' mano abiro komo e wang' sa ma owinjore monego bed ni ikome cham ma akome chambano endo. Koro daher mar kono ji duto ni kiseyiero kodhi achiel kata cham ma ihero, mondo omi inwang' nweng'o maber en ni, nyaka ilos puodho obet maber kendo pi nyaka ine ni puodho nigi pi e yo mowinjore. Ero uru kamano.

Mondo mi apog puothena e pidho cham mopogore opogore an kaka japur, onego obed ni aseng'eyo kaka lo lopena kata puothena ma an godo chalo. Koro iyudo ni kuonde motimo ongoro maliet, kuonde maliet motimo ongoro, anyalo pidhe bel. Kwonde mang'ich, mamiyo maber anyalo pidhe oduma kasto kwonde ma otimo achego anyalo pidhe njugu. Koro mano osebedo ka konya nikech iyudo ni en jopur mang'eny oselal nikech gikia pogo puothegi kaka chalo nikech iyudoni kikawo oduma ipidhe e kwonde motimo ongoro, odumano bro tho ,kendo nyalo kelo lal maduong' e ngima mar japur. Koro wasik uru ka wang'e puothewa kwonde ma wanya pidhe chambwa duto mopogore opogore. Ero uru kamano.

Ngano ber ka ipidho epuodho mofuyanga kendo imiye arita maber mondo mi kik kethe gi winy kata jamni mamoko. Kendo japur ka japur onego bed ning'eyo saa monyalo kaye ngano, kata saa monyalo pidhe ngano mondo mi kik ong'uke gi keyo kata opidhe e saa maok owinjore. Nikech kotimo kamano tonyalo yudo lal maduong' kokalo kuom, kuom kuom ber kata nyak mar ngano. Koro onego bed ni wa, waluo chike mabende imiyowa kod jolony mopogore opogore machiwo kothe mag ngano. Erouru kamano.

Kothe matimo mabeyo e gwengewa koni jokanyanam wan kaka wan jomilambo gin kothe machalo kaka oduma, bel kaachiel koda njugu. To komachielo bende wayudo ni rabuon kata mana omuogo mabe jomamoko lwongo ni marieba be timo maber koni. Koro wan kaka jomilambo wafwenyo kaka onagi ni, lopewa makonigi gin lope machwe kendo en lope mamiyo. Koro gisebedo ka gimiyowa nyak maber ahinya. Wanyalo pidho kothe mopogore opogore. Ero uru kamano jodalawa.

Yore pur ma wasebedo ka watiyogo e alworawa ma koni jothurwa gin pur manyasani. Gimomiyo watiyo gi pur manyasani en ni, iyudo ni chon onagi ne nyalo puro mana bel lilo e puodho achiel kata ng'ato nigi puothe mang'eny to puro mana cham achiel kende ma en bel. To sani inyayudo ka puodho moro wapidhe bel, moro wapidhe cham, moro wapidhe oganda. Kwonde moko be wapidhe mana alode lilo kendo waolo ne gi pi. Koro iyudo ka odumbi mag jamni be iole puodho ma mano ne onge chon. Koro wan gi lony manyasani . Koro mano aseyudo ka ber kendo miyowa mor maduong' kaka onagi ni nyaka ne wayud loch e lwet jowagunda, waseyudo lony mopogore opogore kendo sani lony marwa kaka onagi wane ong’ala manyime ka wa, ka wapimo gi oganda mamoko. Ero uru kamano jokanyanam .

Kaka an japur, ka an japur maber, onego ang'eni kodhi monego abedgo en ni ka kodhi timo maber e puotha ma an godo, bro nyiso ni kodhi no onego obed kasiko kapidhe, to moktim maber, onego obed nawerago kendo ok apidhi nikech onyalo kelona lal maduong' e puodho. Kodok korka jamni, abro ng'iyo ni kwan mar familia mara ma bende nyalo konya e yor kwath chalo nade kata lowo ma an godo romo nade, be en kama duong' maber ma jamni nyalo kwaye kaachiel koda pi modho magi nya modho maber. Koro kabermano anyalo pidho kwan jamni manimalo. To ka onge, en kamoro matin adundo to chuno ni nyaka aket kwan mar jamni mapidho obed mana man piny. Ero uru kamano.

Ka apango an kaka japur ni kiny onego bed nadhi komo, nyiso ni nyaka aket chenro mara bed maber, kokalo kuom yiero kothe madwa dhi pidho. Ei kothe madwa dhi pidhogi nyaka aolgi piny e e e eh ogunia moro maler, mafuyanga. Koro kanyo bro konya e yiero kothe mowang'gi ler, ma ok thuth ochamo mondo mi ii adhi akombgi nikech mgno emanyalo kelona yuto maber. To iyudo ni ka okiyiero tikao mana kothe moko marichoricho mathuth osechamo, mago inyalo komo to gidhi thoo kamano. Koro mago bende osebedo kainyo jopur, nikech jopur nigaraka, okgiyud thuolo mar yiero kodhi monego bed ni gidhi pidho maber. Koro daer mar kono oganda mar onagi ni wasikuru ka wayiero kothewa ka pok wadhi komo mondo mi kikwayud lal, erourukamano.

Wilo cham e puodho e kinde ka kinde nyalo biro kaluwore gi ndalo mokwongo mipidho cham moro to nokotimo maber. Mano nyalo mi ichak ikaw cham machielo ichak iteme godo anena. Kochako otamore tinyachako ikaw kit cham machielo ichako itemego. Koro mano ero konyowa wang'eyo malong'o wan kaka jopur kit cham monego bed ni wapitho e puothewa ma wan godo, mondo omi kik wayud lal to wayud mana nweng'o e yo mowinjore nikech kanyo, kokalo kuom pur, kanyo e kama konyruok wa bende aye. Koro onego bed ni wabende wabedo mariek jodalawa kapok wayiero kit cham ma wadwa pidho e puothewa kaka onagi. Ero uru kamano.

En kaka yor pur mar oduma kochakore e komo wayudoni, wan kaka onagi bang' komo to wanyalo we cham ti, koseti mochopo kamoro maber wanyalo doyo, bang' doyono to wanyalo chako wang'iye kaluwore gi kaka koth bende dhi kode. Kapo ni ochako oyugno, puodho oyugno kendo, bang' nwoyo doyono, wanyalo yudo kakoro koth odok piny. Ka koth osedok piny wanyalo tong'o winoka, wino ma ewiye malono, mondo omi koro ochak tuwo maber. Ka wayudo ka oduma osetwo maber, wanyalo keyo. Bang' keyo kanyo ero, wanyalo sombe koro watere dala. Ero uru kamano.

Cham matije tekye moloyo, milambowa koni wan kaka jopur en cham mar oduma. Nikech iyudo nodumani ka ipidhe, seche moko inya yudo ka kundi ochwoye, e kindene modongo. Ka ok en kundi, inya yudo ka oomo nogolo nyithinde, oiko iyudo ka ee jamni machalo kaka bim, ong'er samoro jake, kethe koro ketho dongo ne. Koro magi bende timre ka okalo kuom koso, miyo puodho arita. Koro daher mar kono jopur ni wasik uru ka wamiyo puothewa arita. Ee mondo omi cham mawapidho ei gi obed gi, nyak maber mondo omi kik wayud lal. Ero uru kamamno.

Ohala majapur yudo, kosiko owilo puothe cham mopuro, kosiko owilo kit cham monyapuro e puodho, en ni nya miyo ong'eyo, obedo gi lony kata ng'eyo malong'o, kit cham monego bed nopidho e puotheno. Moloyo ka osiko opidho cham achieel ma en kata oyudo lal to osiko mana gi cham achiel. Koro japur mariek nyaka puonjre kokalo kuom wilo cham modwa pidho e puothe. Koro nyaka wabed uru jomariek, wan kaka jopur mar onagi, mondo omi wasik ka wapidho cham manyalo miyowa nweng'o e yo makare, nikech purno mano e yorwa mar ohala ma bende watimo. Ero uru kamano.

E chon iyudoni yore mag pur ne oganda nyalo tiyo kanyakla. Koro tije bende ne opogi mopogore opogore, koro ma ne nyalo miyo iyudo ka chiemo nyak kendo ji ne nyalo bedo gi chiemo mang'eny. Nikech jomoko ne nyalo puro bel, jomoko bende ne puro cham mamoko machon mok manyasani. Kendo ji ne nyalo puro kama duong' kabisa. To ne gitiyo gi kweye moko machon magale malemo alema piny ka. Koro mago ne nyalo migi tich mayot mar puro mapiyo piyo kaachiel koda chiemo mamokogi bende. Koro niyudo ni onagi ne nigi chiemo, chiemo bende ne nyak mang'eny kokalo kuom puro machon mane gipurogo. Ero uru kamano.

Japur man Kisumo yudo lal kata pek e yore mopogore opogore kokalo kuom koth, nikech iyudo ni japur makisumo kopuro, inyayudo ni kinde mag koth machwe mabubni iyudo ka samoro oula odhi gi cham te nyaka dhok eh. Iyudo ka obedo gi lal maduong', koro chambe te manopuro oula yuero katero e nam. Mabende kelo lal maduong' ne japur makisumu. Koro onego bed ni sirikal ng'iyo jopur makisumu gi wang' matut kendo imiyogi kony mopogore opogore mondo omi kik giyud lal kaluwore kod chandruok magiyudo kata achiedhnade e kinde mag koth. Ero uru kamano.

An kaka an japur mangi lony e kenjwa k makawuono, aneno ka pur mar kaawa ni ber maloyo pur mar chae, nikech iyudi ni kata mana jopesa kaachiel koda wa wadosegi, gin jokmoko moero mana kaawa, nikech iyudo ka ng'ato muro mana pii moro maliet to keto kaawa, to boometho odhi mana mbele. Kaachiel koda lakteche bende miowa paro mopogoreopogore ni, chae ni okober. Nikech ntie achiedh nade moko mabende onyalo kele dendwa, nikech ngima ma kawuono, tuoche ng'eny mopogoreopogore machalo kaka tuoche mag adundo, nie ngima mar dhano. Koro an daer mar kono oganda joKenya majopur mondo opur mana kaawa, erourukamano.

Ekinde mag koth kipuro oganda mar nya wasungu ni kata nyasungu ni en ni nyaka ine malong'o ni puodho ler seche duto nikech oganda mar nyasungu ni oluoro gima waluongo ni buya, nikech buya komake to pii bende ng'eny to onyalo tho. Koro ber ka wasiko kaka jopur ka wasiko ka wadoye sate ma ok oyugno mondo mi wayud nwengo malongo. Koro daher mar kono jopur ni saa asaya ma ipidho oganda mar nyasungu ni to onego obed ni ingiyo ni puothi ler kendo idoye e yoo mowinjore e saa mowinjore, erourukamano

Jothurwa kaawa koseikore mar keyo, ni saa keyo koro ochopo, iyudo ka oganda ichoko mang'eny kendo kae. Kose kae, tikawe tike ikete kamoro maber, bang' kosekete inyalo yier gik marichoricho mokikore godo, bang' mano, ikete inyalo ketgie e ogunde mopogore opogore, nyiso ni koro ipime e ratil. Kose pime e ratil inyane noywayo fu fut maromo nade. Koywayo fut mang'eny koro ginyaywayo fude mopogore opogore. Koro bang' mano bang' pimo e ratil, ekinya kaugi kiterogi e kambi. Erourukamano.

Wan milambo wa koni wan kaka onagi oduma ipidho ee dweche e dwe mar adek, kata dwe mar aboro mano ka en opon, dwe mar adek ka en chwiri. Koro magi ipidho kopidhe e dwe mar adek ing'iyo ni koth bende chwe e dwe no. Okenge miluwo gin ni nyaka koth nyaka bed ni chwe e yo maber .Kaeto Kodhi bende ingiyo nio wapidho kodhi machalo nade be en kodhi mane wapidho e higa cha mane okelo nwa nyak cha koso en kodhi mawendo ma pod wakia kite. Koro mago okenge manyaka wang'i. Ka kodhi otimo maber e chwiri wanya chak wapidhe e opon. Koro mago okenge manyaka walu erouru kamano.

Kinde mowinjore pidho oduma en pinjewagi gin kinde makoth chwe. Nikech wayudoni diere koth kipidho oduma to obro timo maber moloyo ka ipidhe e ndalo oro. Ndalo oro ka ipidhe tonyalo wang' molal miro. Koro ber ka japur malong'o e kenjwa ma kawuono kata e pinjewagi, onego obedni pidho oduma e ndalo mag koth ma piny ng'ich mondo omi oduma ochiek e yo manyangafu kendo oyud nweng'o manyalo konye gi joode duto kata mana e yor ohala bende odhi maber. Ero uru kamano.

Cham ma ipidho kinde ma koth tin e pinywa mar kaka e gwengewa ma milambo koni gin kaka cham mawalwongo ni bel. Belni en ok ohero koth mang'eny nikech iyudo ni en otimo maber kata mana kuonde maliet. Koro gin emaber kipidhogi e kinde ma koth tin, mabe osetimo maber. Iyudo ka ipidhogi e yore mopogre opogre. Jomoko nyalo pure e kinde madhok puro, ipidhe kipuro gi dhok. Ikunyo bur gi lwedo. Jomoko bende nyalo kuore e puodho te. Koro mago yore mopogore opogore. Ero uru kamano.

E gwenge wa ka, mamwalo ma milambo koni, wan wakayo oduma ka waruako gambut, waruako gambut lewni mapek mabende iyudo ka yotyot to gipek, nikech wan gi gimoro ma waluongo ni anyiego. Anyiego nyalo maki seche ma ikayo oduma. Koro wadhi go odheru, kata atonga, kata besende be wadhigo, gik mang'eny mopogore opogore ogunia wanyalo kete, koro bang' kaye wanyalo ketogi e punda kawatero dala kata ma waluongo ni kanyna bende wanyalo kawogi wakawo watero gi dala. Koro mago e yore kaka wakayo oduma e gwengewa ma mwalo ma milambo koni. Ero uru kamano.

Gimomiyo jopur kiko oduma kod oganda e kinde ma gipitho en ni oganda ruyo chiek piyo nikech iyudo ni kipitho e dwe mar adek to oganda karomo dwe mar abich oganda osetimo maber kendo oganda inyalo cham. Koro bang' mano bende, ka ochopo ndalo keyo ma be oseka cham, osekaw oduma kucho, inyalo yudo ka inyalo ted nyoyo kaachiel kod oganda. Inyalo rud oganda kaka dengu. Bende inyalo rudi tichamo gi kuon moa kuom oduma. Koro mano emomiyo jopur ohero pur mokik kod oganda. Ero kamano.

Jothurwa pek ma japur kata ma an awuon kaka ajapur asebedo karomo go e tije mag puro cham, an apuro cham mar oduma pilepile kata mana higa ka higa, asebedo ka apuro mana oduma. Koro pek adek kata achiedh nade masebedo karomo go gin kaka kuwo, kokalo kuom achije ma bende, jirendena, joma lwetgi bith iyudo ka turo bando na otieno to dhi uso kumachielo. Ariyo en ni lal mar koth kata ng'adruok mar koth bende miyo odumba ok chieg e yo maber. Adek en lal kokalo kuom le mag bungugo be kethe kapok oikore maber. Ero uru kamano.

Lokruoge madongo ma osemiyo cham mara obedo maber e kindena mag pur en ni sirkal osebedo ka miyowa yot wan kaka wan jopur nikech gimiyowa kothe manyasani mabende chiek mapiyo kendo nigi nyak e yoo maber, Ariyo ne mano, gikonyowa gimiyowa nyaka mbolea ma opogore opogore mabende wanyalo keto e puothe ka pok wakomo. Mar adek gimiyowa puonjruok, giyawnwa kuonde puonjruok mabe ipuonjowa kaka japur maber onego obedi orit puodho kachiel kod yore ma wanyalo ngiyogo aluora mar puodho kaka chalo. Erokamano

An kaka an japur, asebedo kayudo kodhi kokalo kuom kodhi ma apidho e iga, anyalo yiero kothe ma wengegi ler takano kendo atweyo gi e ng'ango koro iro moa e oyare ma malo nyalo bedo ka tuoye maber. An kamano e kaka asebedo ka arito kodhi ma apuro e higa machielo. Manyiwa asebedo ka ayudo kokalo kuom odumbi mag jamni kaka mag diek, mag dhok kachiel kod obok obok moko bende ma oner oner to otuo bende asebedo ka akaw to apuoro e puodho bedo na kaka manyuya. Koro mago e yore mosebedo ka konya e yor pidho cham duto masebedo ka apidho, ero uru kamano